Yuu ko kimasta ne kikonore chito ako ngeipu chito kekerei konyin ako ye kimutu akoi konyin atyo kekonor inendet ak kewashi ngungunyek ak kekol mauwek, kokakekol mauwek kosaa padriot anan ko refarend ak kesaa.

Yon kewe duket inae koron beit nebo kipsongik ile siling ata ye kainai beitab kipsongik ikochi chepkondok ako ya maiwekuk chepkondok chemanyie choto kakekochi itepe ilene kalya komaiwekwa kounoto ako neke aldachini akine kongen kole kangabunchin delut.